Andũ ethĩ no meyandĩke mawĩra ma moko, to nginya atĩ matinde metereire mandĩkwo, wambere mawĩra nĩ maingĩ mũndũ angĩruta, no ũrute wĩra wa gũthondeka indo ũkiendagia, ta mĩgathĩ, ibeti , no ũrute wĩra wa kũrĩma, ũrĩmi ũcio no ũtuĩke wa gũkũhe mbeca nyingĩ, no ũige mahiũ ta ng'ombe, kana mbũri, ng'ombe no wendagie iria rĩu na ũkona kĩndũ, mbũri nacio nĩ ciatuĩkire ciakũrehera andũ mbeca, tondũ no ũige mbũri cia gũkamwo na no ũige mbũri cia nyama.